Terebiceni nĩ kĩndũ kĩega, kũĩrorerũo nĩ bamĩrĩ, tondũ nakĩo nĩgĩgĩtũmaga andũ makĩmenye ũrĩa bũrũri ũgĩikaire, na magakĩmenya maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere, na no gũkĩrĩ ibindi njega, iria ciĩroragĩrũo nĩ ciana igagĩgĩkorũo igĩgĩkenia ciana.

Toro mwega nĩ kĩndũ kĩega mũno nĩ gũkorwo nĩ ũteithagia mwĩrĩ kũhurũka na ũgagĩkorwo ũgĩ gũteithia gũcokia werũ hinya ũrĩa ũkoretwo ũgĩtete mwĩrĩ-inĩ, thutha wa wĩra mũnene kana ona gũgĩtinda mũthenya mũgĩma. Nakuo handũ hega ha gũkũhurũka hakĩrĩ hega na handũ hega hatheru.

Mĩtino mĩingĩ ya ngari barabara-inĩ citũ ĩkĩrehagwo nĩ kwaga kũmenyerera ngari ĩyo, kũrwo ngari icio citiratwarwo igagĩthondekwo ihinda rĩrĩa rĩbatiĩ na thibindi nene mũũno rĩrĩa tũgũgĩtwarithia ngari icio rĩrĩa andũ maragĩthiĩ thabarĩ, kana rĩrĩa megũkigenda. Onakuo no ikĩrehagwo nĩ mahĩtia marĩa maumanite na ũndũ wa ũmũndũ kana ndereba gũkorwo hihi arĩ mũrĩu kana ndereba gũkorwo atakĩhurũkite, kana ndereba gũgĩkorwo kĩongo gĩake gĩtakĩrĩ barabara-inĩ.

Bamĩrĩ nĩ ikĩrĩanagĩra irio either igakorwo ni irio cia mĩaraho kana irio cia hwa-inĩ kana ona irio cia kĩroko. Naguo gũgakorwo kũrĩ ũndũ mwega mũno, nĩ gũkorwo bamĩrĩ nĩ ikoragwo na gĩkeno na andũ magakĩmenyana wega. Nacio ciana igakĩigua ciendetwo nĩ aciari ao.

Andũ aya megũkĩoneka magĩkenete nao nĩ athuri na atumia, hihi magagikorwo magĩthire kũndu ikeno ciao kana magagikorwo hihi nĩ kwao mũciĩ. Magagikena nĩ ũndũ fulani gũkĩringana hihi na ũndũ ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere harĩa makĩri.

Borithi cia traffic, nĩ borithi ikoragwo cigĩteithirĩria mũno, mabarabara-inĩ maitũ, nĩ gũkorwo ni ikoragwo igĩteithĩrĩria gũkũmwamũra njamũ, kana kuonereria ngari mwena ũria ibatiĩ gũthiĩ, kuringana na ũrĩa mĩbango ya mũthenya ũcio ĩtariĩ, kana kũringana na ũrĩa mawatho ma barabara makĩhana.

Rĩrĩa andũ mangĩkorwo makĩhinyĩrĩirio nĩ thirikari yao kana ũrũgamĩrĩri wao kana ona atongoria arĩa marĩ ũtongoria-inĩ nao nĩ magagĩkorwo nĩ marakĩaria na mateta mao matagũkĩiguo andũ nĩ magĩkĩonaga arĩ wega gũkĩrũrũngana nĩgetha makĩgerie gũkĩhinyĩrĩria atongoria kana thirikari yao kana ũtongoria ũrĩa wĩkuo ũkĩmathikĩrĩrie na wũigue mateta mao ningĩ andũ no makĩrũrũnganaga rĩrĩa magũkorwo makĩona ta ũgitĩri ũhagũkĩte gĩikaro-inĩ kĩao kana rĩrĩa gũgũkorwo kũrĩ na andũ maramaiya na thirikari ndĩrakorwo ĩkĩmateithia nao magakĩrũrũngana ũũ rĩrĩa makwenda gũthiĩ gwetha andũ arĩa maramanyarira.

Andũ nĩ magĩcagũraga atongoria ao, atongoria arĩa magĩkoragwo na gathĩ mwanya mwanya, nao andũ acio magakĩheo maratathi mũndũ agagĩuka agagĩkorwo agĩkĩcagũra mũtongoria wake karatathi-inĩ kau na karatathi kau agacoka agathie agagĩikia ithandũkũ-inĩ rĩrĩa rĩkorwagwo rĩhingĩte ithandũkũ rĩa thiri rĩrĩa agũikia hau, nĩgetha rĩgacoka mathandũkũ macio nĩ marĩhingũrwo andũ othe macoka marĩkia gũikia na ũcugi wa mĩtĩ nĩgetha matarwo na na makĩone nĩ mũtongoria ũrĩkũ ũkĩhotanĩte nĩgetha agĩtongorie andũ acio.

ciana nĩ ĩgĩtwaragwo cukuru kana cigagĩkorwo ciana mũndũ ũracĩthomithia nĩgetha cigagĩkorwo ciĩna mũndũ ũracithomithia nĩgetha ĩgakihota gũkorwo ĩgĩthoma na gũkĩandika marĩtwa macio na kũmenya maũndũ kũringana na ũgĩ wa kiriũ nĩgetha mwana ũcio rĩrĩa agagĩkorwo nĩakĩneneha nĩakahota gũĩteĩthia na gũetha wĩra kana ona kũĩrũtira wĩra wake

Ũigi wa kĩgĩna bengi-inĩ, kana ona Sacco-inĩ, nĩ ũndũ ũgĩkoragũo ũrĩ mwega, nĩgũkorũo kĩgĩna kĩu-rĩ, nĩgĩteithaigia mũndũ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũritũ kana hĩndĩ ĩrĩa angĩgĩkorũo atakĩrĩ na mbeca, na ningĩ mbeca icio aiga kũu, no igĩgĩkoragũo nacio igĩgĩciara mbeca ingĩ, na mbeca icio igagĩkorũo ikĩongerereka, na njĩra ĩmwe njega ya kuonjorithia mbeca iria mũndu akĩrĩ nacio

Gwĩthamba moko nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mwega rĩrĩa mũndũ akiuma kahinda kana rĩrĩa akiuma kĩoro. Naguo ni kũrĩ na tabarĩra cikogarwo ciĩ mwanya mwanya ĩria ĩgĩteithagĩa gũkinyanĩria ũndũ ũyũ ta tabarĩra ĩmwe ya bũrũrinĩ wa America ĩtagwo USAID ĩrĩa ĩteithagĩa gũteitherĩrĩa andũ nĩ undũ wa gũaka indo ta cioro na kũmateithĩrĩrĩa na njĩra ĩrĩa mabatíĩ gũĩthamba nacio moko, nĩgetha magagĩkorwo mategũtambia mĩrĩmũ ĩrĩa ĩngiumana na ndeto cia gĩko

Thirikari nĩ ĩgĩkoragwo na nyanjara mwanyamwanya, nacio nyanjara icio cigagĩkorwo imwe ciacio nĩ ta rũrĩa rwĩtagwo rwa Foreign Affairs, na ruo rũgĩteithagia gũkorwo rũkĩarĩrĩria kana rũkĩmũrĩka maũndũ marĩa marakonania na bũrũri, na mabũrũri marĩa mangĩ na kwarĩrĩria ndereti ta icio na gũteithĩrĩria andũ ao gũkorwo magĩkĩona ũrĩa mangĩgĩteithĩkĩra mabũrũri macio kana ũndũ ũngiumĩra o wothe, mabũrũri macio magagĩkorwo makĩaranĩria kũgerera rũnyanjara rũrũ rwa thirikari rũgwĩtwo Foreign Affairs.

Ũtũmĩri wa thimũ gũkorwo ukĩrĩhĩra maũndũ mwanya mwanya nĩ ũndũ ũkorwtwo ũrĩkuo rĩu, nake mũndũ agĩkoragwo arĩ na thimũ yake, agagĩkorwo agagĩthiĩ gwa Safaricom, ĩrĩa ĩkoragwo nĩyo kambuni ĩrĩa ĩkonainie na ũtungata ũyũ wa M-Pesa. Agagĩkorwo akĩyandĩkithia marĩtwa make ena kĩbandĩ gĩa bũrũri, na agakĩheo bengi yake hau thimũ-inĩ yake, nĩ getha agagĩkoragwo agĩkĩra mbeca hau. Na rĩrĩa akwenda kũrĩha ũtungata o wothe, akuoya o thimũ yake, agakĩhihinya namba iria ikonainie na ũtungata ũcio, na mbeca iria iragĩkorwo ikĩrĩhio harĩ ũtungata ũcio, na agagĩkĩra namba yake ya thiri, nake agagĩkorwo akĩhota kũrĩha ũndũ ũcio.

Rũrĩrĩ rwa Mathai nĩ rũrĩrĩ rũgĩkoragwo rwĩna nguo thaka, naruo nguo ici ciao cigagĩkorwo citumĩtwo na matama marĩ na marangi mega ma kũguchĩrĩria na mĩgathĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩthaka mũno ĩrĩa mĩkĩraga ngingo -inĩ ciao, nao andũ aya nĩ magĩkoragwo makĩenja mĩtwe yao wega magagĩkorwo marĩ athaka na akengu na andũ aya nĩmagĩkorgwo magĩgĩkorwo makĩgucĩrĩria atarii mũno na magagĩkorwo marĩ andũ magĩkoragwo marĩ ega mũno.

Mbeca nĩ igĩkoragwo irĩ mbeca mĩthemba mĩthemba, kũrĩ cia maratathi, na nĩ gũkĩrĩ irĩa ciĩtagwo cia cuma, nacio ici cia cuma igagĩkorwo irĩ njega nĩ gũkorwo nĩ cikĩonekaga na ihenya na igagĩkorwo irĩ raithi gũgĩcikua na igagĩkorwo irĩ njega mũno, tondũ nĩ ikũrĩkanaga kwa njĩra ĩmwe ya raithi mũno.

Igũkĩoneka irĩ mbeca cikĩtio kamũkebe-inĩ, nako kamũkebe gaka gakoragwo gathondeketwo gagatũrwo irima haha gatagatĩ, nako gagagĩkorwo nĩ ka mũndũ gũcokanĩrĩria mbeca ciake o kahora o kahora o kahora, nao andũ aingĩ magagĩgeta karimũ. Na kanyamũ gaka nĩ gateithagia mũno, harĩ ũcokanĩrĩria wa mbeca nĩ gũkorwo nĩ kũgiragia mũndũ gũkorwo agĩtũmĩra mbeca icio nginyagia o rĩrĩa ũgagĩkorwo ũgĩgabunja, na ĩgagĩkorwo ĩrĩ njĩra ĩmwe njega mũno ya gũgĩcokanĩrĩria mbeca.

Mũndũrũme ũyũ agagĩkĩoneka agĩkĩaria na thimũ, kũndũ kũhana tarĩ wabici-inĩ, kana gũake mũciĩ, either agagĩkorũo nĩ gũgĩthoma aragĩthoma, kana agagĩkorũo nĩ wĩra arakĩruta, na mũtambo ũyũ ũkĩte wa kompyuta, ũrĩa rĩu andũ aingĩ maũyũkĩtie, harĩ kũruta mawĩra mao na gwĩka maũndũ mao, ma njĩra mwanya mwanya.

Ũrutani wa mũthemba ũrĩa ũragĩkorwo ũgĩkioneka ũkĩnengererio andũ a mũhĩrĩga wa airĩtu, nao magagĩkorwo makĩrutwo na magagĩkorwo makĩoneka magĩthikĩrĩirie, na gũkĩoya moko mao naigũrũ either magĩkorwo magĩcokia ciũria iria marakĩũrio kana kũringana na ũrĩa maragĩtwarithio nĩ ũrĩa ũrakĩmaruta ũhoro ũyũ.

Tabarĩra iria igĩkoretwo igĩthundũrĩtwo nĩ thirikari kana ona tabarĩra ĩngĩ ĩtarĩ ya gĩthirikari nĩ tabarĩra njega mũno, nĩ gũkorwo nĩ iragĩkorwo igĩteithia andũ aya anini na rũciaro rũrũ rũnini, harĩ kwĩmenya, kwĩmenya ũhoro-inĩ wa kĩ-biacara na ningĩ magagĩkorwo magĩkĩmenya maũndũ marĩa marĩ na bata bũrũri-inĩ.

ũndũ ũyũ wa gũkorwo andũ magĩkorwo magĩtũmĩra mbeca cío, kana gũtumĩrwo, na njĩra Mpesa , nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mwega mũno, nĩgũkorwo ũndũ ũyo nĩ ũnyihĩtie ũtungata wa gũkorwo andũ magĩtuma kana gũtumanĩra mbeca, thĩiniĩ wa thimũ ciao cia moko.

Kandi ya bengi nĩ ĩgĩkoragwo ĩ njega nĩ gũkorwo ona ũtungata wa bengi ĩyo ũngĩgĩkirwo ũrĩ mũhinge, mahinda-inĩ ma hwainĩ kana ma ũtukũ, kana ona rĩrĩa kũngĩgĩkorwo kwina raini nene bengi-inĩ, kana ona rĩrĩa kũngĩkorwo mũndũ ndekweda gũthiĩ bengi, nĩ agĩthiaga harĩ macini ĩria ĩtagwo ATM negakorwo ĩkĩmateithia kũruta mbeca-inĩ ciao, bengi-inĩ yao mategũgĩtinda magĩbatara ũtungata wa mũndũ, no megũkorwo magĩteithio nĩ mũtambo ũcio wa ATM.

Rurĩrĩ rwa maathai nĩ rũrĩrĩ rũkoragwo rwĩna ũthaka mũingĩ mũno, na ugucĩrĩrĩa wa ageni aingĩ muno bururiĩnĩ, nao agendi magagĩkorwo magĩgĩkena mũno, nĩgetha magĩkĩona urĩa mũtũrĩre wa andu aya magĩkoragwo makĩhana, na rĩrĩa magugĩkorwo, magĩgĩikaranao.

Andũ a mathai nĩ andũ magĩkoragwo magĩkũngũĩra ũndũire wao kũringana na kĩhumo kĩao, na mĩtũrĩre yao, na mĩtugo yao na nĩ magĩkoragwo magĩgĩthaka magakĩrũga na igũrũ manyitĩte mĩtĩ. Naguo rũrĩrĩ-inĩ rwitũ andũ nĩ magĩkoragwo magĩkũngũĩra ũndũĩre wao na njĩra ĩmwe kana ĩria ĩngĩ. Ĩria ĩkĩrĩĩrwo mũno arĩ kũina nyĩmbo cia andũ acio anini, kana nyĩmbo cia ĩmera, kana nyĩmbo cia andũ akũrũ kũringana na kĩrĩa kĩrakũngũĩrwo kana kũringana na mambũra marĩa marĩkuo.

Ũmenyo ũrĩa ũrabatarĩkania gũgĩkorwo mũndũ agĩkorwo arĩ ndagĩtarĩ wa gũgĩthondeka andũ maitho, kana ona gũkĩmarora mĩrimũ ĩrĩa mũndũ mangĩgĩkorwo nayo ũthiũ-inĩ wao, nĩ akorwo agĩthomeire ũhoro ũcio wa ũndagĩtarĩ na agĩkorwo arĩ na macini iria ndagĩtarĩ agĩtũmagĩra harĩ ũtungata ta ũcio.

Mĩrĩmũ ĩria ĩkoragwo ĩrĩ ya ĩcanjama na nĩ ĩtuthũkaga rũrĩrĩ-inĩ nĩ mĩrĩmũ ĩkoragwo ĩrĩ mĩũru ta mũrĩmũ ũmwe wĩtagwo Ebola ũrĩa ũkoretwo rĩu ona nĩ ũnyitĩtwo nĩ thirikari, ũtungata ũngĩ ũtarĩ wa gĩthirikari harĩ gũthomithia andũ ũhoro-inĩ ũcio, nĩ gũkorwo mũrimũ ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ mũru na nĩ ũragaga na ihenya mũno na andũ nĩ maumaga thakame cĩaga-inĩ ciao na makaya gũkua.

Ũthomithania wa maũndũ ma mĩtambo kana ona ũrutani wamo, nĩ ũndũ ũkoragwo ũkĩrĩ mwega nĩ gũkorwo andũ nĩ makoragwo magĩkĩmenya mĩtambo ĩrĩa maragĩtũmĩra ũrĩa ĩthondeketwo, kana ũrĩa ĩngĩgĩthondekwo rĩrĩa yakĩrehe thĩna ya kĩmĩtambo.

Gũtwara ciana thibitarĩ kana kĩrĩa andũ aingĩ metaga ta kiriniki, nĩũndũ ũkoragwo wĩ mwega mũno nĩgetha ciana ikarororwo ũgima wacio wa mwĩrĩ nĩgetha ciana icio igagĩkũra ciĩna hinya na itarĩ na mĩrimũ ĩgũgĩcigia na kũgirĩrĩria ikuũ cia ciana nini.

Rũrĩrĩ-inĩ rũakua, andũ nĩmagĩkenagĩrĩra ũnyini-inĩ wao, thĩiniĩ, wagũkorũo makĩina nyĩmbo na mĩthako mwanya mwanya, ĩgakĩgucĩrĩria agendi, kana ona ĩgagĩkorũo ĩgĩkumia Ngai, kana ona atongoria ao, otaũrĩa atongoria a maathai onao magĩkenagĩrĩra, rĩrĩa anake ao anini magũgĩkorũo magĩkĩrũga.

Ciana nini niĩ gĩkoragwo cigĩkĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ mĩthemba mĩthemba, nao aciari ao magagĩkorwo magĩcitwara thibitarĩ. Na mwana ũcio angĩkorwo mũrimũ nĩũrakĩmũgiya mũno mwana ucio niagĩkoragwo ahĩkĩheyo gĩtanda kũu thibitarĩ-inĩ agagĩkorwo agiĩkara kũu nĩgetha ndagĩtarĩ agakorwo akĩmũrora gwa kahinda, o gwa kahinda.

Rũrĩrĩ rwa Mathai nĩ rũrĩrĩ rũkoragwo rũrĩ na maũndũ mega mega na mĩhumbĩre ĩkoragwo ĩrĩ mĩega na nguo cikoragwo cina ũthaka mũnene macũka marĩa meyohaga na magagĩkorwo na mathaga ma mĩgathĩ na ciũma iria cigĩkoragwo igĩtũma airĩtu ao magĩkĩoneke marĩ athaka mũno na nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mwega mũno nginya kũgucĩrĩria agendi.

Ciana nĩ igĩtwaragwo mathibitarĩ-inĩ gũgĩkoro igĩkorwo cikĩheyo ũtungata wa ũrigitani, kũringana na mĩrimũ ĩrĩa ĩcigũmĩire na ciana rĩmwe nĩ ikoragwo irĩ nginya na mĩtino. Mwana ahota kũhĩa nĩ kĩndũ kĩhiũ moko, kana o na rĩngĩ agĩkorwo agĩkiunĩka guoko, nake ndagĩtarĩ agagĩkorwo agĩthiĩ kũmũhe ũrigitani, nĩgetha mwana ũcio agagĩkorwo agĩkũra wega, na agakĩmwehereria ruo rũrĩa mwana ũcio arĩ naguo.

Ngari ĩno ĩgakĩoneka ĩrĩ ngari ĩmwe ya ngari iria cigĩkoragwo na hinya mũingĩ na ngari ĩgĩakĩtwo wega nĩũndũ wa gũthiĩ rũgendo rũrĩa rũkoragwo rwĩ rũnene ona gũgĩtuĩka bara citũ nĩ igĩkoretwo igĩthondeketwo na igagĩkorwo irĩ bara njega, nayo ngari ĩno ĩgakĩoneka ĩkĩrũgamĩte rũtere-inĩ rwa barabara-inĩ, either ĩgĩgĩkorwo ndereba nĩ gũkĩhurũka arakĩhurũka kana makĩrĩ na ũndũ ũngĩ maragĩka handũ hau kana ngari ĩno ĩgagĩkorwo harĩ kĩndũ ĩrakĩrorwo nĩgetha ĩgĩtuĩke ya gũkĩrĩkia rũgendo.

Ũrigitani nĩ ũndũ ũmwe wĩkĩkĩirwo mũno harĩ ũndũire wa mũgĩkũyũ, naguo ũndũ ũyũ nĩ ũgĩbataraga mũndũ agĩkorwo agĩthiĩte thukuru ya ũrigitani, agagĩthomithio njĩra cia gũkĩrigita andũ na macini iria ĩgĩtũmagĩrwo mathibitari-inĩ. Agakionio ũrĩa ĩgũgĩtũmĩrwo nĩgetha agagĩkorwo akĩhota gũkĩrigita andũ.

Mĩthako ya karata kana mĩthako ya wonjorithia, nĩ mĩthako ĩkoragwo ĩrĩ mĩega mũno nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩmĩona ta njĩra ĩmwe ya gũkena, na ya gwĩkenia rĩrĩa marathaka mĩthako ta ĩyo, ona gũgĩtuĩka nayo rĩmwe nĩ ĩkĩrehaga thĩna nĩ ũndũ wa ũteangi wa mbeca rĩrĩa mũndũ akũremwo nĩ gũkorwo agĩkĩra rũgĩri rwa gũkorwo akĩĩgirĩrĩria gũthaka mĩthako ĩyo mũno, na gũtũmĩra indo ciake ũru no nĩ mĩthako ĩkĩrĩ mĩega mũno.

Nduka cia dawa nĩ ikoragwo irĩ njega nĩ gũkorwo andũ nĩkuo magũraga ndawa hĩndĩ ĩrĩa makĩrwara, kana rĩrĩa mathiĩ makĩrigitwo mathibitarĩ-inĩ, makĩandĩkĩrwo ndawa, nĩ magĩthiaga magakĩgũra ndawa nduka-inĩ icio, nĩgetha andũ magagĩkorwo makĩhona na ũgirĩko wao ũgakĩnyiha hĩndĩ ĩrĩa marwarĩte mĩrimũ ta ĩyo.

O rũrĩrĩ o rũrĩrĩ rukĩrĩ ũndũire warũo, mwanya mwanya, naruo rũrĩrĩ rugagĩkorwo nĩĩ rũrĩĩ mĩkĩre yao ya maũndũ, na matonye marĩa andũ magĩkĩraga kũringana na magongona mao mwanya mwanya, na magagĩkorwó nĩĩ makĩrĩ indo iria magĩgĩtumagĩra, harĩ gũkũngũĩra ũndũire wao, kana maũndũ marĩa maragĩthĩe na mbere rũ mũtũrĩreĩnĩ wao, kurĩa andũ magĩkoragwo mena ngarama njega mũno cia gũkĩhũra, na matonye mena marangi, mwánya mwánya, na ndarama icio rĩrĩa gũkĩgĩte heho, nĩĩ ĩgĩkoragwo ikĩringũrĩo mwakiinĩ, kana ikaniarĩo mwakĩnĩ, nĩgetha igagĩtũĩka cia gũkĩruta rũgabi rwega.

Andũ nĩmakĩrũaraga mĩrimũ mĩthemba mĩthemba. Nao rĩrĩa makĩrũara magagĩkorwo magĩthiĩ thibitarĩ-inĩ nĩgetha magakĩheo ũrigitani nĩ andũ arĩa magĩthomeire ũhoro ũcio wa ũrigitani. Na nĩ makĩruaraga ciĩga mwanya mwanya cĩa mwĩrĩ nao andũ ao magagĩkorwo nĩ mathiaga thibitarĩ kũmang’etia nĩgetha magakĩona ũrĩa maragĩthiĩ na mbere kũringana na ũrĩa marakĩrigitwo nĩ arigitani.

Mũrutwo wa mũirĩtu nĩ agĩkoretwo arĩ mũrutwo ũgĩkoretwo agĩkĩiyũkio na ũhoro mũnene mũno bũrũri-inĩ, nao magagĩkorwo magĩkĩrorwo wega na magagĩkorwo cukuru ciao cikĩharĩirio wega, na magagĩkorwo magĩkĩheyo mataro mega, nĩgetha magĩkorwo magĩthoma na magĩkorwo makĩeheranio na maũndũ marĩa mangĩmagiria, kana marũgamie gĩthomo kĩao matakinyĩte a gũkĩrĩkia.

Ũhoro wa mĩtũmĩre na na kuoya mĩrigo nĩ ũkoretwo gũkĩhũthĩtio mũno nĩ kambũni iria cigĩũkĩte na igagĩkorũo rĩu no ũgĩthiĩ ũgĩtũme mũrigo kuuma gĩcigo-inĩ kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ, kana wamũkĩre mũrigo waku kuuma gĩcigo-inĩ kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ, na ũhoro ũcio ũgagĩkorũo ũkĩhũthĩtie mũno mĩtũmĩre-inĩ ya mĩrigo na ũgendi, nĩgũkorũo rĩu tonginyagia ũthiĩ wĩ mwenyewe nginya gĩcigo kĩu kĩngĩ nĩ getha ũtware mũrigo ũcio, no kambũni icio nĩ igũgũtwarĩra mũrigo ũcio.

Mathaga ma ũnduire, nĩũndũ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega ũndũiriine owothe kana rũrĩini o ruothe, nĩĩ gũkorwo naguo nĩĩ ũgĩteithagia andũ gũkĩmenya kĩhumo kĩao na kũrĩa makiumire, na ũgagĩkorwo ũrĩ njĩra ĩmwe ya gugĩkenia, na ningĩ gũkorwo andũ magĩkĩigua níĩ mari na kũrĩa marĩ na kĩhumo kĩao na mĩthiingi yao.

Andũ rĩrĩa makĩrwara na magagĩtuĩka a gũkoma mathibitarĩ-inĩ, andũ ao arata ao kana aciari ao kana ona arĩa makĩrutithanagia wĩra nao, nĩ mathiaga gũkĩmarora thibitarĩ-inĩ. Na ona rĩrĩa atumia magĩtuĩka nĩ magĩtuika akũheo ciana, andũ no magĩthiaga gũkĩmarora mathibitarĩ-inĩ na magakĩmahe iheo iria ikonainie na ũndũ ucio kwa ihinda rĩu.

Ũbundithania kana ũrutani, nĩ ũgĩkoretwo ũrĩ kĩndũ gĩkĩrĩirwo andũ anini magĩgĩthiĩ macukuru-inĩ, nĩgetha magagĩtuĩke a gũgĩthomithio maũndũ mamwe na marĩa mangĩ, nĩgetha magagĩtuĩka a gũgĩetha wĩra kana magĩtuĩke a kwagĩrithia mĩtũrĩre yao.

Nĩgetha gũgĩtuĩke mũndũ nĩagũgĩtheca mũrwaru cindano, kana mũndũ ũrĩa ũngĩ, kana njanjo, nĩ aragĩbatara akorwo agĩthiĩte cukuru-inĩ ya ũrutani, nĩgetha agagĩkorwo agĩthomithĩtio ũrĩa agĩbatiĩ gwĩka ũndũ ũyũ, na agĩkorwo akĩonetio njĩra cia kwĩgitĩra kũringana na mĩrimũ ĩrĩa angĩkĩruta harĩ andũ arĩa aragĩthondeka, kana andũ arĩa arakĩrigita, na ũrĩa abatiĩ gũkorwo agĩika maũndũ macio na njĩra njega, nĩgetha ndagagĩkorwo agĩgĩthũkia arĩa aragĩũka gũkĩrigita.

Andũ anini nĩ magĩkoretwo mena njĩra mwanya mwanya cia gũkorwo magĩgĩkenia, na imwe ciacio, nĩ nyĩmbo iria irakĩinwo ũnini-inĩ na magagĩkorwo magĩĩkĩra nguo mĩthemba mĩthemba, kũringana na mahinda ũrĩa makĩri, ti ta rĩrĩa kwarĩ kwa hĩndĩ ĩyo ya tene.

Nĩndakĩigũa mateta macio maku, ma intaneti gũgĩkorwo ĩkĩrengeka rĩria ũrakĩruta wĩra na ĩrengekaga hihi mathaa maigana, kana ĩrengekaga ihinda - inĩ rĩrĩkũ, nĩtũgũgĩkorwo tũgĩgĩtũma andũ aitũ nĩgetha magĩũke makĩrore thĩna haria ũngĩgĩkorwo, no mbere ya magĩũkĩte, nĩngũkũhoya ũthiĩ ũkorwo ũkĩhoria thĩtima. ya nyamu icio cia intaneti, ũcoke ũciakie rĩngĩ, na thĩna ũyo angĩgĩkorwo nĩũgũgĩthie na mbere, ũkĩndũmĩre úũ ũhoro ucio na ũndarĩrie, nĩgetha tũgĩtũme andũ aitũ moke magũthondekere intaneti yaku.

Nĩ ndakena mũno nĩwe gũkorwo ũkĩamũkĩra thimũ yakwa. Narĩo iteta rĩakwa ngũria atĩrĩrĩ, nĩkĩĩ gĩgũtũma thimũ ĩno ndagũrire kũu kwanyu ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrega gũkĩnyita intaneti ona thengia ya gũgĩkorwo ũtungata wa intaneti ũkĩrĩ okuo?

Kũrũtana nĩ wĩra ũgĩkoragwa wĩ mũrĩtu, na gũgĩkorwo arũtwo magĩkoragwo na meciria mĩtheba mĩtheba, naguo arũtwo nĩ magiũkaga magakĩona mathomo mamwe ta marĩ maritũ gũkĩra marĩa mangĩ, nao nĩmakoragwo magĩkĩũria ciuria imwe nditũ mũno magagĩkorwo magĩkĩũria mwarimũ ciũria kũringana na gĩthomo kĩrĩa maragĩthomithwo na ningĩ arũtwo magagĩkorwo nĩmakĩnogire nĩgũgĩthikĩriria na magagĩkorwo nĩ marakĩigua ta mwarimu ũragĩkorwo ũkĩmathomithia indo iria matara kĩenda kũringana na ihinda rĩu.

Gũkorwo airĩtu kana mwana wa kairĩtu agĩgĩkĩrwo hinya kĩ-maica nĩ ũndũ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno nĩ gũkorwo airĩtu aya, nĩo magĩcokaga gũgĩtuĩka atumia arĩa magĩkoragwo makĩrũgamĩrĩire bamĩrĩ na bamĩrĩ ici nĩ igĩkoragwo cimarorete igũrũ cirĩ ciana nini, mũthuri, kana ona kũrĩa mũirĩtu ũyũ akiumĩte. Nao airĩtu marĩgũgĩkorwo magĩkĩrwo hinya thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ kana thĩ-inĩ wa bũrũri, bũrũri nĩ ũgĩthiaga na mbere o wega, na maũndũ magagĩtuĩka ma gũkĩagĩrĩra

Andũ aya magũkĩoneka marĩ andũ matare na gĩkeno, kana ta kũndũ kũrĩ na mathĩna either ma ng'aragu kana mĩrimũ. Nacĩo cĩana cĩgakĩoneka nacĩo cĩgĩĩkarete oo ogũo ĩtare na gĩkeno na andũ makĩhũnyũkite mũno magagĩkoma thĩ tĩĩrĩni ,nĩgũkrwo harĩ ũndũ ũrakĩmagia.

Atongoria a ũhoro wa ũgitĩri nĩ andũ magĩkoragwo na bata mũno bũrũri-inĩ nĩ gũkorwo nĩo magĩkoragwo makĩrorera bũrũri ũhoro wa maũndũ ma ũgitĩri, na magagĩkorwo makĩarĩrĩria hĩndĩ ya mĩcamanio, maũndũ marĩa makonainiĩ na ũgitĩri, nĩ gũkorwo nĩ gĩtugĩ kĩmwe kĩa maũndũ marĩa marĩ bata mũno bũrũri-inĩ, nĩgetha bũrũri ũtuĩke wa gũthiĩ na mbere kana itũra kana gĩcigo.

Mathomo nĩ ũndũ ũmwe wa bata nĩgetha mũndũ agakĩhota gwĩteithia mũtũrĩre-inĩ wake either agĩetha wĩra kana ona gũkĩmenya ũmenyo wa kĩrĩa aragĩthomera nĩgetha akĩhote gũthiĩ gũkĩiga mbiacara yake kana ona ũrĩmi. Ningĩ no wega mũndũ rĩrĩa marĩ kũu mathomo-inĩ nĩ gũkorwo nĩ gũgĩkoragwo na andũ aingĩ agagĩtuĩka wa gũgĩkĩra karembeko ka maniũrũ nĩ getha ndagagĩkorwo agĩgĩthiĩ na agĩũka na mĩrimũ ĩrĩa ĩtakwendwo thĩiniĩ wa kũrĩa agĩikaraga, kana we mwenyewe agĩe mĩrimũ ĩyo, tondũ no ĩrigĩrĩrie ũtungata mwega kana mathomo make gũthiĩ na mbere.

Matuka marĩa mendagia ndawa makĩrĩ matuka mega nĩgũkorwo mũndũ andĩkirwa ndawa thibitarĩinĩ agĩthiana gũkĩgũra matukainĩ macio kana ona kũngĩgĩkorwo mũndũ nĩarakĩigua ũrũ mwĩrĩini naũo mũrimũ ti mũnene mũndũ nĩathiaga matukainĩ macio ũgakĩgũra ndawa kũrĩngana na ũria ũrakĩigua mwĩrĩinĩ waku naguo ĩgakorwo nĩ njega nĩkũrehe ũtungata hakuhĩ na mũingĩ ndũgakorwo ũkĩgiĩka na mĩrimũ.

Andũ aya mahurũkĩte na magaikarĩra itĩ thaka, na obici ĩrĩ haha nĩ thaka, nĩgetha andũ arĩa marakĩmahe ũtungata magagĩkorwo maikarĩire itĩ ingĩ kando nao. Na nĩgetha magagĩkorwo o mũndũ agagĩũkĩra rita rĩake na agagĩthiĩ na agakĩheo ũtungata ũrĩa ũkĩmũbatarĩkainie harĩ obici ĩno.

Ũtungata wa internet nĩ ũtungata ũgĩkoretwo ũkĩhunjĩte kũndũ kũingĩ na kũingĩ bũrũri-inĩ, naguo nĩũragĩbatara mũndũ agĩkorwo athiĩte thukuru agagĩthomithio ũhoro wa ũthondeki wa mĩtambo ĩno, na agagĩkorwo akĩonetio ũrĩa mĩtambo ĩno rĩrĩa ya kĩgĩa thĩna ũrĩa angĩkĩmĩthondeka na nĩgetha ũtungata ũcio ũhote gũcokereria kũrĩ arĩa marakĩenderia ũtungata ũcio wa internet.

Ũtungata wa kũrĩa ngari cikĩigagwo mataoninĩ, nĩ ũkĩrĩhagio. Naguo ũtungata ũyũ tene warĩhagio nĩ andũ no rĩu nĩ gũgĩokĩte macini ĩrĩa ĩgũkorwo atĩ rĩu mũndũ nĩwe ũrĩrĩhagĩra ũkoya o thimũ yaku ya guoko ũgathiĩ ũkarĩha mbeca iria irakĩrĩhĩo kũringana na taoni ĩyo, na ũgagĩoka ũgakĩheyo rĩthiti ĩria ũgũgĩtũmĩra nĩ ũndũ wa kuonania kana nĩ ũrĩhĩte parking ĩyo.

Nduka ya supermarket ya Naivas nĩ nduka ĩgĩkoragwo cĩgĩkumĩtio nĩ andũ mũno, na nĩkwo andũ aĩngĩ mathĩaga kũgura ĩndo cĩao cĩa mabataro ma nyũmba kana ona mabũku. Nacĩo nĩ nduka ĩgikoragwo ĩrĩ njega, na nĩ ndũka cĩendagia ĩndo cĩacĩo raĩthi wega muno, na nĩkio andũ aĩngĩ makoretwo makĩenda gũthiĩ nduka-inĩ ĩcĩ.

Thimũ ici ũkwendia atĩa, thimũ ici nguona irĩ njega mũno ta ĩrĩa wĩrĩga kũnyenderia nĩ thimũ yarĩ njega mũno, nayo ngwenda thimũ ĩgũgĩkorwo ĩgĩkĩingĩra intaneti na yacoka yaingĩra intaneti, igĩkorwo nĩ ĩrakĩiga mwaki wega, na igĩkorwo na kamera njega, ũkwendia atĩa hihi thimũ ĩci, na ũnjethere thimũ ya mũthemba wa Samsung nĩ gũkorwo nĩ nyonaga thimũ ciaku ciĩ njega mũno.

Urĩhi wa thitima, rĩu ũkĩrĩhagwo na thimũ, mũndũ agagĩũka agakigũra na tokeni, nĩgetha agagĩkĩra tokeniinĩ yake, nayo thitima ĩgatũĩka ya gwakana gwake, naguo undũ ũyũ nĩĩ ũkĩhuthĩĩtie ũhoro mũno, nĩĩ gũkorwo rĩũ tita rĩrĩa rĩarĩ rĩa tene, atĩ no muhaka ũthie gwa kenya power nĩgetha ũgakĩrĩhĩre thitima kuo.

Athaki a mĩthako ya mahenya nĩ makoretwo magĩka wega mũno bũrũri-inĩ, na magakĩrehera bũrũri wa Kenya ngumo nene mũno, na nĩ andũ makoragwo marĩ ega mũno, na nĩ tũkĩonaga magĩkĩgenda kũrĩa airport inĩ rĩrĩa magũgĩkorwo magĩthiĩ kũrĩa mabũrũri mangĩ nĩgetha magĩkorwo magĩteng'era na kuonania bũrũri witũ ũrĩ bũrũri mwega mũno na wĩna athaki ega.

Macini ĩno ĩtagwo macini ya projection, na ĩkoragwo ĩĩ ya kwonania tabarĩra, rĩrĩa kwĩna micemanio, kana hĩndĩria arũtwo marakorwo makĩenda magĩgĩthomithio. Nayo macini ĩno níĩ ĩkoragwo ĩgĩkĩrwo thitimainĩ, ĩgacoka ĩgagĩkĩrwo, harĩ macinini ya computer, nĩgetha mundu agĩgĩkorwo agĩgĩtarĩria kĩrĩa aratarĩrĩa na uhũthĩku wa video kana wa mbica.

Honge cia ũgitĩri, nĩ igĩkoragwo igĩkĩiga ũgitĩri rĩrĩa andũ kwĩna mĩrũrũngano, mataũni-inĩ, nacio cigĩkoragwo cirĩ thigari, nĩgetha gũgakorwo atĩ andũ matigũgĩthũkangia indo cia andũ arĩa angĩ kana o na cia maobici ma thirikari, rĩrĩa magũkĩrũrũngana mĩrũrũngano ta ĩyo nĩ gũkorwo nĩ makĩrutaga mĩtugo mĩingĩ ya gwakia mĩaki, kana ona gũgĩikia mahiga.

Ciana rĩrĩa cigũgĩthiĩ thukuru, kana andũ agima, nĩmagĩkoragũo na mabuku marĩa magĩthomaga, nĩgetha magagĩkorũo makĩhota gũgĩka maũndũ, na njĩra ciĩna ũtiganu, kana magakĩhota gũgĩteithia maica-inĩ mao ma thutha.

Mwana nĩĩ agĩthiaga thukuru, nake agĩthĩe thukuru, agakĩigua arĩ na ihoru mũthenya wa mbere, tondũ nĩĩ akĩmenyerete gũgĩikara mũcié, na gũgĩikara na andũ arĩa akĩmenyeranĩtie nao, ta aciari ake kana arata ake a mũcie, kana ona arĩa agĩcĩaranĩĩrio nao. Nagũo mwana níĩ agĩthiaga rĩmwe agagĩkorwo akĩrĩra, kana akíigua ihorũ, kana agagĩthikĩra, nĩgũkorwo ndamenyeranĩĩte na ciana iria ingĩ. No gũthie cukuru níĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mwega mũno.

Ũhoro wa ndini kana ũhoro wa kanitha, kanitha ya katoreki kana kanitha o ĩngĩ o yothe nĩ ũhoro mwega na nĩ andũ makoragwo marĩ ega nĩ ũndũ wa kũrora maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere bũrũrinĩ na gũtara thirikari, gũtara mĩcĩĩ, na gũtara ona ciũngano ĩngĩ o ciothe

Thigari nĩ ĩrutaga mawĩra maingĩ ma Kũiga ũgitĩri na ningĩ ona ũndũ ũngĩkiumĩra ituura-inĩ kana kũndũ nĩ magĩtagwo nĩgetha magagĩũka magakĩrora. Tarĩu nĩũkuona makuite kĩndũ, kĩndũ gĩtekũmenyeka nĩkio kĩĩ, no nĩ kĩndũ kĩhana ta kĩndũ kĩmamakĩtie ,yaya gũkorwo nĩ mwĩrĩ wa mũndũ kana nyamũ ĩgũkĩnyitĩtwo handũ andũ makĩmeta nĩgetha magĩũke makĩmateithie.

Airĩtu anini, gũkĩhikithio marĩ anini tĩ ũndũ mwega na nĩ andũ magĩkoragwo makĩrĩ na mũtũrĩre mũnene ũmarorete igũrũ, na nĩ andũ mabatiĩ gũkorwo maharĩrĩirio wega nĩgetha magakĩhota gũkĩrugamĩrĩra bamĩrĩ-inĩ ciao na gũgĩteithia ciana ciao na gũgĩteithania ona arĩa magakĩmahikia nĩgetha makorwo marĩ andũ magũkĩhota gũkĩrũgamĩrĩra bũrũri wega.

Ũrĩmi wa nyanya nĩ kĩndũ gĩkoragũo kĩrĩ kĩega na nĩ mĩmera ĩkoragũo ĩrĩ mĩega mũno rĩrĩa ĩkuona maĩ na ĩgakĩona riũwa wega, na ĩgagĩkorũo ĩkĩrĩtũo thumu wega. Nĩ tũkũona mũndũ, akĩonania nyanya ciake ũrĩa cirirũkĩte haha nĩ ũndũ wa ũrĩa acitungatĩte wega.

Ũrĩmi wa mbũri nĩ kĩndũ kĩmwe gĩkoragũo kĩrĩ kĩega, nĩ gũkorũo nĩ ũkoragũo ũrĩ wa raithi na mbũri itĩkĩrĩ ndĩi mũno. Wagĩcihe maĩ, ũgĩcihe irio nini, mbũri nĩ igĩkũraga wega, na mbũri nĩ igĩkoragũo ciĩ na baida nene nĩ gũkorũo imwe nĩ iciaraga tũũri o twĩrĩ kana tũtatũ na rũru rwaku rũgakĩneneha mũno na ihenya mũno.

Nĩ tũgũkĩona thĩgarĩ ĩrĩa cĩetagwo cĩa mũthemba wa game cĩgĩkorwo cĩre handũ kĩĩharo-ĩnĩ ĩgĩkĩmatchĩ either mahota gũkĩkorwo nĩ mambũra kana ũndũ ũngĩ ũwothe, thĩgarĩ ĩcĩ cĩkoragwo na wĩra wa kũrora nyamũ cĩa gĩthaka na kũmenyerera marĩa matũrigĩcĩĩrĩe

Ũreri wa mbata kana ngũkũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, nĩ gũkorwo mbata icio nĩ iheaga andũ matumbĩ, ona ngũku no iheaga andũ matũmbĩ, kana ona nĩigĩthĩnjagwo igagĩtuĩka nyama ona nĩguo cigakĩrĩo ni bamĩrĩ. Ona nĩ gũkĩrĩ andũ magĩcirĩithagia ciĩ cia gũkĩendia nĩ getha magakĩona mbeca makahota kũgũra indo iria ingĩ.

Bengi ya atumia ĩrĩa ĩtagwo Women Entrepreneur Fund, nĩ bengĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega nĩ gũkorwo nĩ ĩkĩheaga atũmĩa ngombo kana ona ĩgakĩmahe mbeca cia gũkĩandandũra mawĩra mao marĩa magĩkoretwo makĩganaĩre ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kũgerĩa kũyoya mũtũrĩre wa atumia na mwana wa kaĩrĩtu harĩ mũtũrire wa bũrũri-inĩ ũyũ.

Ng'ondu iria cigĩkoragwo na maguoya cirĩ bata mũno nĩgũkorwo maguoya macio rĩrĩa ciatuĩka nĩ cienjwo nĩ magĩtũmĩkaga harĩ gũthondeka indo ta pillow iria cigĩkomagĩrwo nĩ andũ kana ona maburana kana magoti kũrĩa kũrĩ heho nĩ gũkorwo nĩ ikoragwo na ũrũgarĩ mũingĩ mũno.

Rĩrĩa mũndũ akĩona mbeca kana akĩrĩhwo mũcara nĩ agĩkaga mathabu nĩgetha úgagíkorwo úkĩmenya ũrĩa mbeca ciaku cigũkĩhũthĩka. Ta reu mũndũ angĩgĩkorwo akĩrĩhwo ngiri magana matano, ahota kuoya ngiri ithatũ akiuge ngiri ici ithatũ nĩ cia ũhoro wa kwĩgemia naguo agĩcoke akĩoe ngiri ingĩ igĩrĩ agĩũke akiuge ngiri ici ingí igĩrĩ nacio nĩ cia ũhoro wa kũgũra kĩratũ. Agĩkĩra akĩruta ngiri ithatũ citigare ngiri mĩrongo ĩna na mũgwanja. Na aruta ngiri ingí igĩrĩ igĩtigare ngiri mĩrongo ĩna na ithano nĩ gũkorwo ũguo nĩguo mathabu magĩthiaga rĩrĩa mũndũ aragĩtũrĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũkorwo maũndũ macio mothe no muhaka agĩke kũma harĩ mũcara ũrĩa akĩrĩ naguo kana mbeca iria akĩrĩ nacio.

Ũkĩ nĩ kĩndũ kĩega mũno harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, naguo andũ makĩũrĩaga namĩthemba mĩthemba, kwĩ andũ maũhakaga mĩgate-inĩ ta thiagĩ, kana andũ angĩ magakĩwĩkĩra maaĩ-inĩ magakĩũnyua, kana ona gũkĩrĩ andũ angĩ makĩũrĩaga ũrĩmũtheri, nĩ gũkorwo nĩũrĩ cukari mũthaka mũno, ona ũkĩ nĩwagĩthondekaga irio cia ũndũire, ta nyama ya rũkũri.

Rorĩ ĩcĩ cĩkũaga magũta, nĩ rorĩ ĩngĩkoragwo cĩna hĩnya mũingĩ, na cĩo rorĩ ĩcĩ ĩkoragwo cĩumanĩte harĩ rorĩ ĩrĩa ĩngĩ, na rĩmwe wahota gũgĩthĩĩ ũgagĩkora nĩkũgĩĩre na jamũ ,na rorĩ ĩcĩo ĩgakorwo ĩrũgamĩte cĩre nyĩngĩ mũno hasa hasa, maũndũ maya ma jamũ magĩkoragwo makĩoneka mĩhaka-ĩnĩ, kana kũrĩa ĩkĩgĩraga magũta ĩnyũĩro-ĩnĩ cĩacĩo.

Itharũ rĩrĩ rĩa brocolli kana itharũ rĩa kanora nĩ mamwe magĩkoragwo marĩ mega na magĩtũmĩkaga harĩ gũkĩrío na kũrĩ angĩ makĩmatũmagĩra harĩ kũhiha maguta, na itharũ rĩrĩ rĩgĩkoragwo rĩrĩ ithaka na mũndũ akĩoyaga gĩtũngũrũ ũgagĩkeranga wega, ũgekĩra maguta wega ũgagĩcoka ũgakĩrenganga na ũgakĩrĩkĩra thaburia-inĩ nĩgetha ũgagĩkorwo ũkĩrĩruga ũgagĩkorwo ũkĩrĩa narĩo irio iria ũrenda kũruga nacio mũthenya ũcio

Ũcenjania wa mbeca, nĩ kĩndũ gĩkoragũo kĩrĩ kĩega, nĩgũkorũo thũgũrĩ-inĩ ĩno, nĩyo ĩteithagia mabũrũri, rĩrĩa marenda gũkĩgũra indo cia mabũrũri marĩa mangĩ, magagĩkũrania mbeca ciao. Ningĩ ũkũrania ũyũ, kũrĩ o andũ makĩũtũmagĩra wĩ kĩndũ gĩtagũo Forex, nĩgetha magagĩkorũo magĩgĩetha mbeca ciao o cia o mũthenya o mũthenya o mũthenya, kũringana na thũgũrĩ ũyũ.

Mũtongoria wa bũrũri ũyũ, wa kerĩ, ũgũĩtũo Daniel Moi, rĩrĩa agĩkuire, mwrĩrĩ wake nĩwakĩigirũo handũ, andũ magagĩthiga gũkĩwĩyonera na mũtongoria ũrĩa warĩ kuo ihinda rĩu wetagũo Mwai Kĩbakĩ, níagĩthiire gũkĩyonera mwĩrĩ wa Moi.

Ngamĩra, nĩ nyamũ iria igĩkoragwo cikĩigĩtwo ni ndũrĩrĩ iria igĩkoragwo kũrĩa gũkiarĩte mũno, nĩ gũkorwo ngamĩra, itigĩbataraga maaĩ maingĩ, nacio ngamĩra nĩ ikĩrĩaga mĩtĩ ona ĩrĩa mĩũmũ, na igatuĩka cia kũmateithia harĩ ũgendi, kana ona gũkĩrĩa, kana ona gũkĩgũrana rĩrĩa marakĩenda kũgũra mũirĩtu.

Ũkũria wa njũgũ karanga, nĩ kĩndũ gĩkĩhandagũo, mĩgũnda-inĩ nĩ getha cigagĩtuĩka cia gũkĩendio na ingĩ igagĩtuĩka cia gũgĩtũmĩrũo mũciĩ-inĩ, ta kũruga, kana kinya gũĩkĩra mĩtu-inĩ ya ũcũrũ. Nacio mũmera ũyũ, ũkioyaga njũgũ karanga, ũkamĩtũara mũgũnda, ũkamĩũmithia hanini, ũgacoka ũkenja irima, ũkamĩhanda, na ndũkamĩhande kũndũ kũriku mũno. Nayo yagĩtuĩka ya gũgĩkũra, ũgakĩmĩrĩmĩra na ũkamĩehereria ria, na rĩrĩa ĩgagĩtuĩka niyagĩkũra, ũkamĩgetha, ũkamĩanĩkĩra riũa, nayo ũgagĩtuĩka wa kũmĩruta gĩkoni kĩa igũrũ, na ũagagĩtuĩka wa kũmĩhũra nĩgetha ũgacokanĩrĩria, ũgagĩtuĩka wa gũciendia kana wagũtũmĩra ũrĩa ũkũenda gũtũmĩra.

Ũngania wa igoti, bũrũri-inĩ, kana rũrĩrĩ-inĩ, kana gĩcigo-inĩ o gĩothe gĩa bũrũri ũyũ, ũrĩ bata, nĩ gũkorũo mbeca iria ciakĩũnganio irĩ ta igoti, nĩcio ĩcokaga gũgĩcokio matũũra-inĩ igagĩaka mabara, na kana igakĩrĩha andũ mĩcara, kana igagĩka maũtungata marĩa mangĩ mothe mangĩkorũo magĩbatarĩkania nĩ mũingĩ ma gũtũarithia bũrũri na mbere.

Nĩgetha gũgĩtũĩka nĩũgũgĩtũĩka mũtegi wa thamaki, nĩ ũragĩbatara ũgĩkorwo ũkĩũĩ ũhoro wa gwĩthambĩra rũũĩ-inĩ na ũgakĩmenya ũhoro wa kũhũra gatarũ mũiko. Nĩgetha atĩ ũndũ o wothe ũngĩumĩra rũũĩ-inĩ rũũ ona kana irĩa-inĩ rĩũ kana ona kũrĩa kũngĩ kwĩna maaĩ ta macio noũhote gũtũĩka mũndũ wa gwĩthara na ningĩ, no ũbatĩe gũkorwo ũĩ ũhoro wa gũthondeka neti na ũhoro wa gũthondeka thamaki nĩgetha ĩkorwo atĩ, rĩrĩa watega thamaki ta icio mbere ya gũciendia nĩwagĩcithondeka wega nĩgetha igakũhe mbeca wega.

Mũndũ ũyũ agũkĩoneka nake, agĩgĩcina nyama na rũtara, either gũgagĩkorũo, nĩ mbiacara arakĩruta, kana nĩ handũ igongona-inĩ makĩrĩ, no gũgakĩoneka nĩ aragĩcina nyama, cigagĩkorũo irĩ thaka mũno, na agakĩoneka ta mũndũ ũkũarĩria mũndũ, angĩgĩkorũo hihi nĩ mũgũri, arakĩarĩria, kana arĩa matanyĩtũo kũrĩa nyama icio.

Wĩyandĩkithia wa mũkenya, nĩ ũndũ wa kũheo kĩbandĩ gĩa bũrũri, nĩ ũndũ ũgĩkoragũo na bata, naguo mũndũ agĩthiaga kũrĩ mawabici ma wĩyandĩkithia, ũgagĩthiĩ ũwĩ maũndũ maku mothe, okuma mũhĩrĩga waku, marĩtwa maku, ona kana ũgagĩthiĩ na karatathi gaku ga gũgĩciarũo, nĩgetha ũgatuĩka wa kũheo kĩbandĩ gĩkĩ na kwĩyandĩkithia, nakuo mũndũ agĩthiaga, rĩrĩa wakinyia mĩaka ikũmi na ĩnana.

Nĩ getha ũgĩtuĩke mũndũ wa gũkĩoya nyamũ ĩno ĩgĩtagũo police clearance form, kana nĩyo tũĩtaga good condũct, no mũhaka ũgagĩthiĩ kũndũ kwĩ na mĩtambo ya komputa, ũgagĩthiĩ ũgakĩyandĩkithia thĩiniĩ wa mũtambo wĩtagũo eCitizen, ũrĩa ũthundũrĩtũo nĩ thirikari, na warĩkia gũkĩyandĩkithia nĩho ũgĩcokaga, ũgakĩruta mbeca iria ikĩrĩtũo, na ũgacoka ũgacoka ũgathiĩ kũrĩa mawabici-inĩ ma thirikari, kũrĩa ũgĩthiaga ũgakĩoyũo irore ciaku cia moko, nacio irore icio igagĩthiĩ ĩgakĩringithanio kũrĩa gũa thigari, na rekondĩ iria menacio nĩ getha gũgakĩoneka ũrĩa ũkĩhana, kana nĩ ũkĩrĩ na ũndũ o wothe ũngĩcukĩrũo, na angĩkorũo ndũrĩ ũndũ o wothe ũngĩcukĩrũo, nĩho ũkaga ũgakĩheo certificate ĩyo.

Ũhoro wa ũrĩmi, nĩ ũndũ ũgĩkoretũo ũrĩ mwega, na andũ aingĩ magakĩũkorũo makĩũyũkia mũno, naguo ũndũ ũyũ, ũgagĩkorũo rĩu, nĩ ũkĩyũkĩtio kinya mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu, ta kĩndũ gĩtagũo digital farm, nĩ getha atĩ, mũndũ o wothe akahota gũkorũo akĩrora tabarĩra ĩyo, thimũ-inĩ yake ya guoko, na nĩ getha ũgakĩhota gũkorũo ũkĩrĩma na njĩra cia kĩrĩu, na njĩra iria ikũhota gũkorũo ĩgĩkũhe maciaro mega.

Ũtungata wa thirikari, ũrĩa ũragĩbatarĩka nĩ mũingĩ, nĩ ũkĩhũthĩte makĩria, kuma waĩkĩrũo mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu, na ũndũ ũmwe, nĩ nyamũ ĩtagũo eCitizen , kũrĩa kwĩ na wĩandĩkithia wa tabarĩra ciothe cia thirikari, makĩria ya tabarĩra ngiri ithano, naguo ũndũ ũyũ, nĩ ũkĩhũthĩtie maũndũ, na bũrũri ũgagĩkorũo ũkĩrorete njĩra ĩrĩa njega ya gũgĩthiĩ na mbere, mwena wa teknolojia

Wĩyandĩkithia wa ibandĩ, nĩ ũgĩkoragũo ũrĩ ũndũ mũega, nĩgũkorũo o mũndũ, nĩ akĩmenyekaga kĩhumo gĩake, na marĩtwa make, na maũndũ make. Na rĩrĩa ũgũkienda mĩhango yaku ĩhinge, kana rĩrĩa ũgũkĩenda maũtungata, makonainie na maũndũ ma thirikari, kana ona maũndũ mangĩ ma obici cia mũingĩ, nĩũgĩteithĩkaga, tondũ nĩ gĩgĩtũmĩkaga kũmenyithania wee ũrĩ taũ.

Rũhonge rũa borithi, nĩ rũgĩkoragũo na maũtungata, mwanya mwanya, ta, nĩ ũgũkĩona, rũhonge rũa borithi nĩ rũkoragũo na kinya mathibitarĩ, namo mathibitari macio, nĩ magĩkoragũo marĩ mega, nĩ getha rĩrĩa borithi cia kĩrũara, kana rĩrĩa ciagĩkorũo ciĩ na maũndũ makonainie na maũndũ ma kĩ-wĩra, magũbatara gũkorũo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ magĩthiaga mathibitarĩ-inĩ maya, na cio thibitarĩ ici, no igĩteithagia kinya mũingi ũrĩa ũcikuhĩrĩirĩe, nĩg ũkorũo onao nĩ makĩheagũo ũrigitani okũu gũa borithi.